Ũtungata wa kũruta mbeca kũgerera thimũ, ũkoretwo wa kwendeka mũno nĩ andũ nĩ ũndũ wa maũndũ maya. Wa mbere kũnyihia thabarĩ nginya bengi-inĩ kana kũrĩa kwĩna ũtungata wa kũruta kũrutĩra andũ mbeca, ũndũ ũyũ ũteithagia andũ ta arĩa maumĩte icagi-inĩ kũndũ gũtarĩ na motungata ta maya hakuhĩ, wa kerĩ nĩ kũhũthĩra mahinda manini ta rĩngĩ ũkĩenda gwĩka ũndũ wa hinahi ũkoraga mahinda-inĩ maingĩ ũraruta mbeca kũhũthĩra thimũ , ũgakinyanĩria nginya kũrĩha mbeca icio kũgerera thimũ, wa gatatũ nĩ kũnyihia mawĩra maingĩ , kwa mũhano mũndũ athiĩte bengi no nginya abuate mĩtaratara ta gũbanga raini , nĩgetha atwĩke wa gũtangĩkĩrwo.